Alode gi kaneno taparo pur mar alot. Alode gi gin chiemo michamo, kendo gikonyo ji e medo teko. Gijiwo fuondni nyithindo bedo motegno, kendo iuso gi. Inyalo timo kodgi ohala.

Ma en goro del mar chiaye, inyalo time gi chuma mochuaki, inyalo chuako chuma iwe machuakre emach, tigoro go chiaye. Ahinya ahinya itimo kuonde ma chiaye ng'enye, nikech en ohala ma kelo pesa.

Mondo mii irit apuoyo maber, dwaro ni mondo iged ne gi ot motegno. Ibed gi beti gi yien motegno, mondo mii iger ne gi ot ma ginyalo dak. Nikech apuoyo en lee mapusre saa asaya, onyalo lal. Imany negi chiemo magero dendi kaka alode.

Dek en chiemo mamit kendo jomoko ohero tede kod chak. Inyalo tede gi chak kata ok i nyal tede gi chak. En chiemo ma joma ng'eny ohero nikech ojiwo del, omiyo del bedo motegno kendo en chiemo manyadhi.

Ma en tij pono majan. Jomang'eny ohero tiyo kod majan e chwako chae. Nikech chae samoro kelo liet e dendwa. Jomang'eny tiyo kode ahinya e ndalo ma koyo ng'ich, kech samoro majan medo mit e dhowa.

Gin alode mipidho e dala, kuonde ma jii ng'enye. Kendo gikonyo jii e chiemo kata yor pesa. Inyalo pidhgi, inyalo usgi kuonde ma chiemo tinie kaka yoo kuonde ma...

Nyanya inyalo ketie atonga mondo orite. Ama ikete kama oyom mopogre gi kar ng'ich, nikech kikete kar ng'ich onyalo tow mokethre. Inyalo ume mondo kik.

Gi ma omiyo ahero tich pur en ni kech pur inyalo puro ma i pidh gi moro kaka rabolo ma miyi chiemo kata inyalo u se kwonde ma chiemo kaka rabolo onge rabolo kendo miyo wa teko inyalo bedo gi teko ma i yud kata ngima ma ber.

Agombo timo ohala mar rech ni kech ohand rech en ohala ma ber ahinya mo miyo wayudo pesa kendo rech en chiemo ma ber ma ge ro del ma mi yo de ndwa bet ma ber ohala mar rech nyalo miyo atim gik moko ma ngeny a hinya

Tich mar kwayo dhok ok en tich mayom ahinya, nikech samoro chiemo ni mabor. Mondo mi idhi ichop kuma chiemo nitie ok en tich mayot. Samoro pii ni mabor ma tangu iwuoth kuno to chieng'..

Gi ma mora ka en ni kaka punda otingo diel ki komombe gi kube gi no mora ahinya nikech ere kaka punda nyalo tingo lee wadgi e toke gi no kawa gi wuoro.

Gimamora kae en ni kaka, aneno ka lee matin ni oting'o gimaduong' mohinge kata giteko, kendo oigo, odhiro oso ochung' ewiye kendo ochalo ng'amoinge giteko.

Jamaasai ma jaduong' moti goyo mpira kendo oting'o luth e lwete, nyawadgi moro manie bathe kocha to ochung' ng'iye, kendo sa be oruako sa mondisore ainya.